Elewoldo waletab olietab tukuk makutikab oliik ko noton imuche komonyorchike oliik chepkondok cheimuche koit oliet noton nekokinde tukuk chekiole, niton ko kewelutiet kot mising en bii chechang chemoimucheke ngamun yemokolonye barak olietab tukuk komiten biik chemotinye chepkondok cheite yoton ak ko oliik kora kotinye boishet nemuch komonyoru rabishek chechang.

Kiit neomuoni olietab tukukab imbar en kaa ak emotinwekab sang ko noton kiit neuu tiletab aisirut ak kiit neten tukukab kaa cheimuch kialda koa emet nebo sang, ko noton ngomii barak tiletab aisirut kolonye barak tukuk chekioldo akot chekiibu kobwa emet akee anan keibe kobaa emet akee kolonye barak olie, niton kongeme tukukab mbar yoon kalany anan yoon mii ngweny beitab tukuk choton chebo mbar.

Oliet kotienge kiit nemiten anan tukuk chemiten chekioldo, niton kotienge minutik anan kiit aketukul chekimuche kialda, konoton miten oliet nee anan komii barak elee nyolu keliban chepkondok chechang sikomiten sait nenyoru tukuk en oliet nemii ngweny, niton kotoku kelee tienge tukuk chemiten chemoe kialda asikobit kenai kelee noton nenyolu keboishen.

Yoon miten kemeut neoo kowendi barak olietab tukuk amun betoos tukuk chechang chemokyinge kipkosobe amun ngeme anan boree tukuk chechang kemeut yoton konome kolonye barak beitab tukuk nemoityin chtukul, kora ngomaran emetkomuch kobar tukuk en imbaronok ak kobuch kotar ak kobel akot tukuk cheuu bandek anan ko ngendek, ko noton kokonu asenet neo nelonye olietab tukuk barak.

Eletot ko ngemnda tilenyun temishet nebo timeshenyon ndonyo ko yoon ko maran kokaal kerichek chechaang oboishen ko nyolu aalda tukuk en oliet nemii barak asikobit kowekwon rabishek chekwoboishen ak anyorchike kelchin, ko noton komuche kotoreton atiil olee ondoi olietab tukuk barak ko kot ko kokoboishen rabishek tuten ko amuch olee mooldoi en oliet nemii barak kobaten en oliet nenyolchin chitukul.

Olietab toritik en inguni komii ngweny ak ko niton kotoretech kenyorchinge toritik chuton biik chemotinye kobaten moboiboi icheket cheoldo ngamun mii ngweny beit komonyorchinge chekondok cheyomotin ko kerkeit ak rabishek chekoboishen koriben toritichuton, moboiboi icheket koker kelibonchin chepkondok chemii ngweny.

Oliet noton nebo taritik komii barak missing niton kotoreti biik che oldo konyorchigen kelchin en kasari amun yemokwoldoi konyorchingee chepkondok chechang kosir kasarta neginome koboe taritik cheu ingunon ingogenik noton ingunon kiyakda en beit nekararan koityi olik en inguni

Aliet ab tuguk chekiboen kiyakik choton kobamitwakik ab kiyakik komibara alietnywan niton kogokogonon aimengeole amenee tuga kokiit nekoratil konoton amitwakik ab kiyakik konyalu alda tuguk ab kiyakik choton che anyorunen icheget en beit nemiten barak asikobit anyorchigee chepkondok olchinen amitwakik

Elotortoi banganetab rabinik ak minutik en imbarenyun konoton ongete alee rabishek cheten kolee konyolu kialen tukuk cheuu ichechu maran ko kerichek ko alaak ande taban olee sindo ngemokse amuche otinye rabishek chemii taban chaonen tabunoton nekabit en sainoton.

Oliet noton nebo minutik komii barak kot mising, niton ko amun en serikalit nemiten en inguni, ngete kotes tukuk kolee kakites tiletab aisirut ko yekites tilanoton koyoe beitab tukuk choton chekioldo koboto choton minutik kolan barak beinywan ak ko tesak mising.